Kinde mokuongo mane atiyo tij puro skuma, gik mangeny ahinya notimore. Mokuongo ne en odede, odede ne ochanda kuom skuma na kendo kudni bende nochanda, alafu tobe naonge manyuwa maber

Chiemo ni en mchele gi ringo kendo chame yot ahinya ,i chamo mchele matin matin kasto bange imedo gi ringo matin kendo i chuoyo achuoya mchele matin to imedo gi ringo mana kamano. Chame ok tek ahinya.

Weche man kod nengo kae gin kaka rabolo, nitiere machunga, nitiere tong', nitiere yorghurt be ki inya neno kar kanyo, kasto bange ineno burger, nitiere nyaka blueband kendo nitiere biscuit, en gik mang'eny ahinya, nitiere nyaka sausage be.

Ka aneno gini to chiemo biro e pacha. To mae en chiemo ma ingiewo gi ingiewe ki itiyo gi sim to inyiewe we mbui kasri bange ki isetiomo oda ma mari aito itingo ni chimeo, ti igilo kum otangfne 6i itingo tri ikelo ni e dhodi ka ma intie, koro chiemo mi ingiewo gi mbui ema obiro e pacha,

Chiemo ni ikuongo ing'ado avokado, ing'ado paipai aito ing'ado ndim ting'ado nyaka dhania alaf to ikao gi tiketogi kumoro achiel kiriwo gi gi minji tiketogi kumoro achiel tiketo ewi reji kata ewi chiemo moro amora ma ise

Ma en chiro kendo ma en chiro mi iuse gik moko kaka cham gi oduma. Mano ja uso, en gi odumbe, en gi olayo, en gi soya ,en gi oganda ,en gi bel ,en gi kal to gi duto ouso gi .Koro kae ohala ema dhi mbele ,ohala en mar gik cham

Tijni ka anono to pith mar gwen biro e pacha, nikech ma gi chiemo ma imiyo gwen ka owuok kuom nyithind gwen matindo tindo ka biro abira nyaka gwen madongo dongo .Koro ma e pith mar gwen ema omiyo ohala ni ne oyaw.

Tijni oselokore kaluore gi kaka chon neitiyo gi manyuwa molos e dala e kuom pidho oganda lakini sani to inyiew manyiwa e duka ema itiyo go kuom pidho oganda ni e aluora na. Koro mano omiyo oseloko tijni mathoth ahinya

Chiemo ni anya loso kalure kaka ipidho ,ipuro puodho maber kasto kisepuro puodho tibuso kaito ipidho oganda, kodhi mar oganda achiel kachiel aito bang'e ibo doo puodho maber tirito oganda, kosenyak tigolo tidino maber to kisedino to imoyo, kisemoyo botuo maber tikao tiketo .Koro mano e kaka iloso chiemo ni. Tede en kawe tikete e pii maliet tichwake kuom seche moko ariyo kata adek kama manyaka obed mayom alf to ichiele.

Ahero tijni kaluore gi kaka okonyo ahinya nikech kitiyo gi tinga e puro puodho to bange ibo maber nikech tinga nya puro puodho maduong kabisa moingo kuma dhano nya puro. Kendo pur en gima ber ahinya

E aluorana tijni ikuongo ipuro puodho maber, kose pur puodho tibuso, kosebus puodho tikao kodhi mag, ikaw kodhi to tiwito asto bang'e itii tidoyo maber nyaka onyak

Gimatimore kar ka en ni, ma yo ma nyasani, ma iolonego alot pii. Ma alot mar spinach, koro iolo ne pii etiende katiende, kitiyo gi pipe itiyo gi pipe makelo pii etiend alot ka alot koro miyo kila alot yudo pii maber

gima biro e pacha ka aneno tij ni en pur mar ochele kaluore kaka ochele ema ipidho kuonde ma piny ng’enye e kabisa nikech ochele dwaro pii mangeny mondo mi oti oloth aeto bang’ tibiro gole e puodho. koro gima piro e pacha en pith mar ochele.

Gima timore kar ka en ni iloso ne, cham mibo pidhgi pii, pii mondo giyud kaka pii biro bi, pii biro biro ma dhine cham ka cham. Koro iloso e yoo ma pii nyaluwo maber mondo olup, ochopne puodho tee, cham duto manie puodho

Pith mar oduma oselokre kuom higni mangeny kaluore gi kaka, tiye ok tii gi manyiwa machon e pidho oduma to itiyo gi manyiwa masani molos kendo inyiew e duka e pidho oduma. Kendo kodhi manyasani inya nyiew ka, ka. ipimo gi chon ma kodhi igolo e oduma moseridh, kodhi masani to ikuong itero tiloso maber mondi koreka ibiro tiuso

Kinde mokuongo manaa tiyo tij rombe, natero rombe kwath e pap kendo, nokoyot ainya kalure gi kaka rombe gin joma tijgi tek. Rombo achiel nowuok olu moro nono moko ka be kolue. Koro chokogi kendo duokogi kumoro achiel netek ainya. Koro nomiyo amanyra kodgi kekaduokogi e dala bang' kagisekwayo kendo nen tich matek ainya.

Gima timore kar kae ni ma pith mar alode kendo ma skuma mopidh to ma poi. Koro, chieng' osego bet mangeny koro miyo alot mich kendo ok tii maber kaluore gi kaka ok giyud pii maber. Kingiyo poi ni poi ni omich kabisa kaluore gi kaka ok oyud pii alafu to ite be otuo ,kingiyo piny bende otuo kabisa onge koth koro koth ok chwe miyo alode mich kendo lal ahinya e puodho

Tich mar kiro ne alode pii e aluorana nitie kulo, kulo ng'eny koro watuomo ga atuoma pii to kawatero e puodho to waolone alot achiel kachiel e tiende kaluore gi kaka puodho en. Lony mar tiyo gi gige ma lony gi pod waonge go koro wating'o ga ating'a pii kawatero to waonjo ne alot achiel kachiel

Ng'eyo manyaka ibedgo kitiyo kuonde aila gi en ni nyaka ibed ni ing'eyo kaka itiyo gi dhok, nyaka ibed gi gambut kendo nyaka ine kaka iwuoyo kod dhog gi mondo kik gitim gima ok owinjore. Nyaka ibedni ingeyo ng'ama onge nyiedho dhok mondo mi kochopo saa nyiedho dhok tinya timo tijno maber

Koro ng'ama kia tijni, mokuongo nyaka ipuonje ng'eyo kaka oiko puodho mar loso, mar iko bel kendo nyaka obed ni ong'eyo puro puodho maber. Bang'e to kosepuro puodho to oloso, obuso maber aito opidho kodhi achiel kachiel kaka ipido oduma, bang'e todoyo maber, kosedoyo toweyo manyaka bel tuo maber koreka obo golo todino maber ahinya tokano

Doyo puodho e wang' saa kendo ketone oduma top e seche mowinjore kendo iko mano ik puodho maber ema kelo mor ni. Kendo rit mirito go oduma seche ma otii ema kelo mor aila ni

Pith mar oduma biro e pacha kaneno tijni kaluore gi kaka ma oduma mosepidh ma odo maber bomi seche maber ba koro sani osetuo koro onego obed ni iridho ,idhi tisuso tikano, tikano maber. Koro ma pur biro e pacha kaneno tijni

Mae iluongo ni strawberry kendo strawberry en olemo ma kosenyak maber ba igolo e puodho tinyal tim kode gik mangeny mopogore opogore. Mokuongo inyal los kode juice mopogore opogore kendo juice no inyalo us kendo itimo go ohala

Gikma timore kata masewinjo kuom ma, en ni, kibulo oduma gi e bath kendo kamae to oduma chiek ga maber ahinya moloyo kaka kibule e mach, ewi mach mobiwre. Kibule sama itedo kama to oduma chiek maber

Pith mar dhok kendo pith mag dhok ma, magi ber kaluore gi kaka okonyo nikech dhiang ni bang'e ibiro nyiedhe to ibiro yud chak kuome. koseyud chak to chagni ibiro us koso inyal tii go e tedo chai koro chak en gima duong ahiny amiyudo kuom pith mar dhok

Mor mawuok kuom tijni en kaluwore gi kaka ma ohala, kendo ohala berne en ni iboyudo pesa, bang'e kiseuso giki mag ohala to pesano ibro tiyo go e yo mang 'eny,e yore mopogore opogore. Koro mor mawuok kar kae en ni ma ohala ,kendo ohala makelo pesa.

Ng'ato, tijni puonjo ng'ato en ni nyaka ipuonje kaka ikuong iloso bape ma olos gi ,alaf to ipuonje kaka onego obedni imo oduma ei bape miloso go maber maonge gima, kuma oduma yudo mapukre go oko

Jii mang'ee e pichani mokuongo mayuero kar kanyo no iluongo ni Oscar Sudi kendo ma, otiyo kama opidhe dhok, kama opidhe dhok ,kendo tijni nigi nengo kaluore gi kaka dhog gi kosemi chiemo maber to bang'e ibo nyiedh gi kosenyiedh gi to gibo golo chak, chak ma ibo us koso ka ok ouso to inya tigo mana e dala

Kinde mokuongo mane atimo tijni, tij ridho oduma, ne okoyot kaluore gi kaka ogada nong'ada kendo nawuok gi alama mang'eny ahinya e puodho. eeh, Koro mano e gima notimore na kinde mokuongo mane akuongo timo tijni